Harĩa irio ciaigwo na ũria cĩagwo kuma ciagethwo, kana kuma cua uma nduka-inĩ, kana cire nduka-inĩ. Nĩ kũnyitaga itemĩ inene mũno ũrĩa irio icio cikũagerera mĩrĩ ya andũ. Irio wa mbere cingeigwo, irio nyingĩ cingeigwo handũ hena ũgunyo kana maaĩ nĩ igũthoka na ihinda rĩrĩa cingeikara ci njega na cinjagereru cia kũrĩo nĩ kũnyiha rĩnyihaga. Irio nyingĩ ona itiendaga handũ hena ũrugare mũĩngĩ, kũona nacĩo wagererũ wacĩo nĩũthũkanga ta hĩhĩ nyenĩ. Nyingĩ wa cio citiendaga handũ hena ũrugarĩ mũkĩru nĩ cianjagia kũrugĩka na igacenjia rangi. Waru ndwendagaga handũ hena maaĩ na ũgũnyo nĩ wanjagia kũbũtha. Indo ta irio nyũmũ, mboco, minji, ndengũ, itiendaga handũ hena maaĩ kuona ũnacĩo nĩ cikwanjĩa gũthũka ona cianjĩe kũĩmeria cirĩo njige itare irakinya ciakũrĩo. Kũguo ũrĩa irio ciraigwo nĩ kũnyitaga ĩtemĩ rĩnene mũno kũrĩ wagereru wacio.

Nonjuge nyonaga gĩcunje ta kia mĩrongo ĩtatũ harĩ igana kia mabataro makwa ma protein kũma mũgunda-inĩ wakwa, ũũ nĩ kũona kĩndũ kĩrĩa ĩngĩrĩma kũrĩa njĩkaraga gĩa kũhe protein no anga hihi mboco, ingĩkĩongerera na njĩra ya hihi gũkĩgũra indo iria ciumaga mũgũnda-inĩ cĩrĩ irio nyũmũ ta ndengũ, na kamande, kana njahĩ kũma thoko, nĩgetha nyongongerere gĩcũnje kĩu kia mabataro makwa ma protein kĩrĩa kĩumaga thĩiniĩ wa irio iria ciumaga mĩgũnda-inĩ, nĩ kuona gĩcunjĩ kĩnene kia mabataro makwa ma protein ndĩkĩonaga kũma indo iria cikiumaga kũrĩ nyamũ, irĩa nĩ ta iria na matumbĩ na nyama.

Nĩhandĩte, mĩthemba mĩingĩ ya nyeni, na nĩ ta terere, managu, thoroko, thũkũma, ona macipinaji. Na ciothe nĩnguona ta cinjiganu nĩcihingagia mabataro makwa mothe, ma vitameni. Oho, nĩkũrĩ mĩtĩ ya matunda, ta ndimũ, maembe, ona makorobia na mababaĩ. Na ciothe ciaturanĩrũo, twacihũthĩra, nĩnyonaga nĩiranjigania, mabataro makwa ma omũthenya ma vitameni.

Wanangi wa irio ũrehaga gũthũka kũrĩa kwa marĩa matũrigicĩirie na njĩra teno, irio cingĩrĩirio nĩ andũ aingĩ, na iriyo kahinda kani karaya, cikoraga ikĩhũthĩka nĩ andũ anini, na matiracihũthĩra nĩ gũcianaga maraciananga. Koguo gũgakorwo na ũtei wa irio, o iria ingĩrarĩyo nĩ andũ aingĩ mehandũ hangĩ, koguo tũgekora ta bũrũri nĩ tũrarĩma mĩgũnda mĩnene gũkĩra ĩrĩa tũngĩrarĩma korwo irio iria ciarĩmwo nĩihũthĩkaga wega. Ona ningĩ tũkona nĩ tũratindĩkĩrĩria mĩgũnda ĩrute irio nyingĩ gũkĩra ũrĩa yagĩrĩire kũruta, na njĩra ya kũmĩongerera thumu wa gũthondekerwo makambuni-inĩ, o ũrĩa ũkaga ũtarĩ ũrĩa wa kĩndũirĩ ta thumu wa wa ng'ombe, kana wa mbũri, kana wa ngũrwe, kana thumu ũcio wa kĩmerera, ũgathũkia tĩri, na koguo tũgekora no kũwongerera tũrawongerera tĩri-inĩ, atĩ nĩgetha ũtũrutĩre irio nyingĩingĩ gũkĩra ũrĩa tĩri ũ ũcio ũbatiĩ kũruta. Na koguo, tũgathũkia marĩa matũrigicĩirie, o rĩrĩa korwo irio iria ciarĩmwo nĩ ihũthĩkaga wega itekwanangwo, no irĩo nĩ andũ aingĩ na irĩo kwa ihinda iraya, na koguo tũkaga gũthũkia marĩa matũrigicĩirie.